Koroiko moshinit noton nechobe ana nekichoben beek ab lokoek choton che onyiny, ikere en yuu korongi chumoinik chuton beek chuton onyiny chubo lokoek kii en sabarit agenge ko noton kochoki koyoe kasit niton. Ocheme moshinit nii amun en boishet nekeito ako roisi keboishen imuch konde chuboinik chuton beek chuton onyiny chubo lokoek kii en chokinet en sabarit agenge. Ochome Koraa lokoek che kichoben beek chuton onyiny amun bo komonut en bortab chito kokochin kipnotet an chametabgee nebo borto nebo chito. Moshinit nii ko bik chekete Mashinit niton konyolu kotindo ngomnotet neo missing amun yoche keboishen kii en kororonindo asikopit konyit chuboinik chuton beek chuton onyiny en olenyolunot, ko ngunon ochome moshinit nii ak beek chuton onyiny chubo lokoek.

Oinetab Tana ko oinet neo missing en tukuk en Kenya komugul oino niton kekuren Koraa oinetab sakama, ako oret neisibi oinoniton bo Tana kongeten inendet tabandap tullwet neo nebo nebo kenya ak kotokosta akoi kongasis yeite townitab karisa Ngomure yoton koraa kotokosta akotokigee murot katam yeityo kobokoringi beek chik ba baritab India. Oinoni bo Tana kotoreti tukuk chenekiten amun nii kokiboishen bik oinoniton bo Tana konyorunen samakinik en orit yuton bo oinoniton nii akiam samakinik chuton. Imuch koraa Kialda samakinik chu kokinyor en oinoniton Koraa konyunen beek bik chenekiten ak oino niton, ko ngunon bo komonut oinoni ako nyorun keljin bik chemiten yenekiten ak oinoniton bo Tana.

Miten townishek chekenyoru en kwenutab Kenya ak Uganda chechoton nii ko townitab Malabar ak Busia. Townishek chuto ko chemiten kwenutab Kenya a Uganda ko nemarich en tukuk ko townitab Malaba ne noton kocheng karishek missing ko lorishek chelou tukuk kobwa ak chemondo en emotinwek chuton oeng . En town initon nii komiten asikarik chechikili lorishek chuton chechutu ak chemondo en emotinwek chuton koker kole momii tukuk chekokib anan ko chekamanda en emotinwek chuton oeng chemoiyonotin cheu kerichekan bokitet anan ko tukuk alak tukuk chekokichore. Townitab Busia Koraa ko moi kou Malaba angandan mamarich kou Malaba ko yuton Koraa ko kwenet ako chutu lorishek anan ko tukuk alak tukuk chebunu emotinwek chuton oeng cheterteren.

Boisioni tesetai en yu ko boisiet noton nepo putet ap chaik, chaik koyoei ikany kopityo en imbar korok sipeiput koyo peiputr, iwendi ak mesendet kouye ikere kanam chichiton en patai koniton neiputchini chai chuton, kiit ake kora nenyalu itinye ko tandaruet nekikere kailach chichiton akone en yu sikoteren matkorut chaik anan ko matkomasin peek eng kaap chai yankaiput chaik ko olekiputitoi chaik konyolu iput itik oeng ak sindanot noton konyolu komi sokeek oengu ak agenge nemi kwenet asikoek choton chaik chekororon ak cheoldoosket ipakialda en panda yekaketwo kepute chai chuton kopakendoi kot noton nekikuren panda en yoto ko olekayam Ako mamii maat neo amun ngekonore oleo maat kololdos chai chuton ako makoi koaldaisket.po komonut poishoni mising en kokwet amun konu ropisiek choton cheimuch keaen tukuuk cheterteren en kokwet akilongunenke akealen akot tukuuk alak.

Chang omitwokik chebo kipkaa en bitenyon chemakerke an bik alak cheterter che choton ko cheu kou ngunon siwot, sowotii komoome bororioshek lakini en bitenyeo kiome siwot ana kibore siwek. Kiome sokek ab siwek kou ngwek alak Koraa ko cheu in sokek ab marakwek, ko sokek ab marakwek Koraa imuch kebut ak kiam kou ingwek bokekele kou ak kiam kou ngwek kiamda imiet anan ko kii agetukul. Alak Koraa ko in sokek choton chebo piasinik, piasinik any ngandan ko naat soiti kiome kiome tikitik komonge bik alak Koraa kole kimuche kiam sokek kwak kou ngwek ako onyin nia ngwek choton, imuch koraa kiamda kimiet sokek chuton bo piasinik ko nguno omitwoki chu kamua en yuu ko chebo kipkaa chebo bitenyon chemakerke ak chebo bik alak. Bik alak nguno kotindo omitwokik kwak akichek cheome akichek cheteren ak Chechok.